Eng' kokwotinwek cho cheterter ko cham ketinye atindonik chekemwochini lakok ako eng' taunet komito atindiot nebo Lwanda Magere ak omnieri chekibo kokwet nebo kaplem ako eng' kokwonoto ko kokicham kotindoi kandoindet nekikuren Lwanda Magere ako inendet ko kicham kondochini icheget eng' akot boriet kokaba boriet ko kikorom mising' kebar chichito amun kingetor akot ng'otit bortonyi ko kiui borto koita ako ki tun kebar anyun kindamwaita kwondonyi akobo tukchekibortoi ki inendet komuch kebar kukakitor tamirmiryenyi ko kimi kora ndaret nekikikure omnieri kelin ndaranito ko kiibu tukuk tugul chekororon kobwa kokwet tukuk cheu ropta anan akot ko kesutik chechang' mising' eng' kokwet ako inendet ko kiibu kora kobwa biik chechang' konyikori inendet eng' kokwoonoto akoibchi icheget robinik chechang' ako kingome ko kinyalil biko mising'

Eng' kokwotinwek cho cheterter komito atindonik cheterter chekemwochini lakok ako eng' taunet komito atindiot nebo Lwanda Magere ak omnieri nekikochini lakok eng' kokwet nebo kaplem chichi kile Lwanda Magere ko ki kandoindet nebo kokwonotilo ako kicham kondochini icheget akot eng' boriet ko kicham komakiborei chichi amun ki bortonyi ko kiui kou koita kingotor chito kou koita ako ki tuun kong'wekta chepyosenyi anan ko kwondonyi kebar inendet ki inendet komuch kebar kukakitor tamirmiryenyi kora kokimito ndaret nekekikikure omnieri ndaranito ko kiibu tukuk chekororon tugul kobwa kokwet kiibu tukuk cheu ropta akoib akot kesutik chechang' mising' kobwa kokwet ki ndara nito kora ko koimuch komut biik chechang' konyikotonjikei akeibchi robishek kokwonoto kingome ndarani eng' kenyitab elibu agenge taman ak sogol ak tamanu ak sisit ak risop ko kiimuch koimgei biik chechang'

Chang' tuguk chemuch koyai chito kwo tugetab kapsafaricom tuguchuto muuch koyai chito kwo tuganiloto bo kapsafaricom ko netai ko imuuch kukaibet chito laindanyi nebo safaricom ko muuch kwo yundo asikobit keriniwenji lainda age nebo safaricom chito kora ko muuch kwo tuganoto bo kapsafaricom komochei inendet labda kwal simoit ko muuch kwo tuganoto bo kapsafaricom kora ko muuch kukaiyokchi chito rabinik nambet nemanoto ako kaleket eng' taonit ko muuch kwo kapsafaricom asikobit ketoret inendet kewekchi robinik ngotomo keboishe ko yoto iwendi kapsafaricom ichenye toretet neterter komakat anan komi makutik chemakat itinye asikobit ketoretin eng tuganoto bo kapsafaricom mokutichoto kimokenen ko netai ko kipandit, kipandit kobo kamanut mising' amun yo imoche akot iriniwen laida komakat itinye kipandit anan akot yo imoche iregitan lainda nelel komakat kipandit

Chi agetugul ne meng'indet eng' emetab Kenya anan ko nekikisichi emoni bo Kenya ko makat kotindoi kipandit ako kipandinoto komuuch konyor chito kukakoit kenyishek taman ak sisit ako sikobit inyoru kipandinito ko makat itinye baronok cheterter ako kipandit kobo kamanut mising' amun olotugul oli iwendi komakat iibote kipandit asikenai kele inyendet ii meng'indet nebo emetab Kenya ko yoto asikobit itil anan inyit kipandit ko makat itinye baronok cheterter barono choto makat itinye netai ko makat itinye karatasit noto nebo betut nekikisichin inyendet eng' karatasinoto komakat kokikipangan kainotik kuk eng' oret nenyolunot kora komakat itinye tukuk cheu akot kipandishek chebo sikikuk muuch ko nebo sikindet agenge anan ko chebo sikik tuwai asikobit

Eng' emetab komakat ko chi agetugul nekakoit kenyishek taman ak sisit kotindoi kipandit ako kipandit ko bo komonut mising' amun inyoru kole inyendet ii meng'indet nebo emetab Kenya ako asikobit akot inyoru boishet nebo serikali eng' emetab Kenya komakat itinye kipandit neiboru kole ii meng'indet nebo emoni bo Kenya kora ngiwendi eng' olotugul komakat iibote kipanding'ung asikobit kenai kele nyendet ibo Kenya ko anyun mito baronok chemokotin yo imoche inyit kipandit baronochoto ko netai komakat itinye karatasishek chebo betut nekikisichin inyendet kora komakat itinye kipandok chebo sikik kuk sikichoto komuch itinye kipandit agenge nebo sikindet agenge ko kipandok tuwai asikobit ketoretin eng' keteshonoto kinyikenyite kipandok asikobit inyoru kipanding'ung'